Boisioni anyun ochome amun nyorjingee temindet rabisiek anan kochepkondok, yekokoib omenaa ichutet kobaa indonyo ak bakwalda anan koyon kaam chito konyoru kumnotet en bortanyin sikobit okot komonyorjigee mionuokik, tuguchuton koraa koyoe bik komokoreso akobit konyorjigee tuguk cheimuch koboisien kou rabisiekab sukul toreti anyun nitet en kasisiek cheimuch iyoe en atkaitugul.